Tijni i nyalo puonje ngato ka i bedo kod piny e jikon ingise kaka iloso chiemo chiel ka chiel kata inyalo tero ngato puonjore wach tedo e mbala riany e skunde mi tede mi puonje wach tedo kata inyalo miye notes kaka o winjo bed ni otiyo gi gige tedo ma opogore opogore

Odichieng mokwongo mane a tiyo gi water bus ne en ni amor ahinya nikech ne en odichienga ma okwongo mane atiyo kode ka awuok mbita kadhi lwanda kotieno e gi ma anyalo wacho kuomo gima ne otimore maduong en ni yamo ne tinge ka odhi malo kodwogo piny momiyo chunya rickni kendo na luor ahinya

Ang'ade matindo tindo, kase ng'ade takete e sufuria. Kase kete e sufuria taole pi eiye alafu taume gi juala mondo ofundre. Kas to akete e mach moromo maber.

Miyo nyithindo mor en tich ma atimo seche duto ma ayudo nyathi ma tin mi tugo go nikech ogolo koyo e chunya kendo odwogo kwe e kor chunya omiyo chunya ok bed gi holo ka asetugo gi nyithindo

Ma bura ma oriwo nyithindo ma chuo gi kod nyithindo ma nyiri kendo piny chal ka gima openj gi penjo ni kech gi tingo lwete gi te ok ochal kanisa nikech gi neno

Tijni moro jok, jodak maoko kata jok mowuok pinje maoko nikech kaka Maasai chikore moro wang jii ahinya kendo tijni ber e pinywa ka nikech okelo pesa

Ber miyudo kuom tijni en gengo tuoche manyalo landore kendo ber marariyo miyudo kuom tijni en rito ngima mag nyithindo kod jomadongo kendo tijni konyo gengo tuoche ma opogore opogore

Gima biro e pacha en ber mar dak machiegni gi kar yudo thieth nikech kar yudo thieth rito ngima ngama miyo gi ngima nyathi e seche ma okonyore kaka pichano nyathino ero orit ngimane

Chieng, chieng moro nawuotho kamanyo tich tone onge kuma anyalo yude tich nikech ne amanyo pesa. Omiyo osiepa moro ne aluokone lewni ma omiya pesa, gino omiyo ahero tijni ahinya

Ma kar nyithindo mar tugo kendo kar somo. Ogolgi oko mondo mi giwer kendo gichikre kendo gitugi mondo mi ka gidok kar somo to kik gidok ka ngama ojony kata jokma ool

Tijni itimo e aluorawa ka nyithindo tee obedo piny e kom kendo japuonj obedo kodgi piny e kom kendo gin ei ot ok e chieng tipuonogi maler ma giwinjo gitee kendo ipenjo gi penjo